Ber ma inyalo yud kuom timo tijni en ni onyalo keto oganda bedo gi ng'eyo kuom kaka ginyalo keto mwandu gi e gik mopogore opogore. Kendo oganda bedo gi ng'eyo kaka ginyalo kungo, ginyalo keto hola mag gi kik bed ni otimo tije manono. Kendo ginyalo keto kungo mag gi ni mondo mi otim tije moko makonyo oganda kaka tero nyithindo e skunde, kaka gedo godo inyalo gero odi. Onyalo ng'iew godo gige ne moko ma kopo ni dhier ogoye tonyalo kendo chimo ma okaw kendo ousi mondo mi olo godo midhiero no. Tijni nyalo kendo keti ma ibedgi gi ng'eyo matut mar ng'eyo gik moko manyalo biro timore ni mbele. Kendo koro oketi ni mondo iken ne masiche manyalo gore kuomi kopo ni gik makamago opoyi apoya nono. Koro omiyo tijni omiyi ibedo gi ng'eyo mar kaka inyalo kungo minyonge mari kata omenda ni makendo medre mibed maber en kungo mari. Kendo onyalo miyo iyaw ohandi maduong' koluwore gi tich ma itimo ka mar puonjo ji e yore mag kungo kata.

Simbe mopogore ma kaka Samsung obiro e chiro kendo gimora nikech en giteko mar goyo picha maler kendo en gi gigo manyien e yie kaka miluongo gi dho ngere ni AI mamiyo ng'ato bedo gi ng'eyo matut kendo nyalo penjo penjo mang'eny. Kendo gino nigi teko mar nyisi gigo ma birotimeore kata matimore. Kata onyalo loko ni wecheni ma bed e dhok moro midwaro. Mar ariyo en ni gin gi wang' sim ok dwong' ahinya kendo en maler. Mar adek en ni giting'o mach kochaj gi mabudho mang'eny kendo betri gi en betri mabeyo mopogore gi kaka betri ma nyachon manok ting' mach kendo budh godo. Mar ang'wen en ni gin gi ngufu mar koni kendo ginyalo kata mana pimoni kumo dhiye kopo ni ilal e wang'ayo ginyalo nyisi kama ing'adi to gi kama kik igike.

Dwaro oboke mar tho budho moloyo dwaro oboke mar nyuol nikech kang'ato otho, otho ko osebedo ng'ama ng'ongo man gi gige ne mag dala kaka low, dhok, mwandu mopogore opogore. Koro mano miyo sama iloso oboke ne mar tho, to nyaka many ng'at ma iketo machiegni kode ma koro nyalo kaw lowe no mondo miyo obed ka tayo dala kendo tayo mwandu ne go. Koro emomiyo samoro obudho ma samoro nyaka wachne ikaw itero ka chif ma chif wach ni ng'ano ne otho adier. Mondo mi eka ng''ama bedo kode machiegni ma indiko kaka ng'at ma bedo kode machiegni ahinya kaw lowe no. Opogore gi mar nyuol ma ng'ato kaka onyuol pod onge gimoro amora kendo sirkal pod gombo nimondo obed ng'at ma ondiki kanyo mondo mi sirkal o or ne kony. Nikech sirkal konyoji kaluwori gi jok mani e piny. To gimowinjore bed ni sirkal timo en ni sirkal owinjo bed ni koro keto masinde mang'eny kendo miyo gigo owinjo bed iloso gi odiochieng' achiel kata juma achiel ma ok okalo.

Sigendni nitie mapod omi pek kaka sigand lwanda magere maniwacho ni ne en ng'ano mane ok olworo lweny kendo ne ok oring ko a e lweny. Kendo nong'eye kaka jalno manekonyo oganda mar jo luo e seche moko mane lweny teke. Kendo sigana machielo mabe pod omi pek e luo kitwa gi timbegi en kaka Gor Mahia manyaka sani pod iwacho ng'at mane en. Kendo joluo pod omiye luoro kendo omiye pek kendo okete ma ochake nyaka nying tim mago mpira maduong' pacho ka miluongo ni Gor Mahia. Kendo machielo be en Simbi Nyaima ma karachuonyo be pod iwacho nyaka kawuono kendo pod ji dhi kanyo neno gimanotimore ma kanyo nolokore nam. Ma kendo nokalo e dala mane imadhe kongo kendo kanyo pod en a ena nam ma ji dhi neno. Kendo sigande no pod iwacho nyaka kawuono. Joluo pod omiyo pek kendo timbewa ma kaka nyombo manok inyal nyuomo nyako ma watni kendo nyaka nibed gi jayath wang' mane ngiyoni ka nyako midwa nyuomo ni nyako maber.

Kembe ma oseyudo ohala gin kaka kambi mag kothe, nikech dwe achiel mokalo yande ne ji pitho, kendo ji nepidho kothe mopogore opogore kaka mag oganda, mag oduma, mag bel. Kendo kambi machielo ma be oseyudo ohala en kambi mag mbolea, nikech dwe achiel mokalo tok kane ji pitho ne ji keto mbolea ne gik mopidhi mondo mi gidong maber. Kendo kambi machielo en kambi mar yedhe, nikech tinde ji tiyo gi yedhe e yor doyo, e yor goyo ne kute, e yor thiro buya, e yor keto puodho mondo omi kik kute donje. Kambi machielo ma oyudo ohala e dwe achiel mokalo en kambi mar loso kwer mipuro godo, kata maloso gigo mar pur nikech thoth oganda tinde okti gi dhok kaka nyachon. Oganda tinde tiyo gi tinga mondo mi gipur puothe gi ka gi ikore ne komo. Kendo kuonde ma otwo be jogo mag kembe gi kaka mag loso mashinde magoyo pii nyalo yudo ohala, nikech ji ogeno mashinde mag goyo pii go mondo mi koka...

Ka aneno ji adek, ma ng'ato achiel orwako angolo, ng'at machielo oting'o kweru, kendo aneno gino molos moluorore man gi kuonde adek. To kuonde gi duto oket e loo, to gin loo moketie mopogore opogore mondo mi kik gikaw kuma duong' ka giloso gir abila ni. Machielo be aneno ng'ama orwako ogudu, ma omako kuma iole loo, mondo mi kik loo pukre oko. To ng'ama chielo be oting'o gima iolo godo loo. Jogi loso kuma gidwa pidhe gimoro, moloyo ka gidhi kete e puodho maduong' to gikete e gima oluorore man gi steps adek kamae. Kasto iole loo, toke no gibiro neno gima gipidho kanyo. Kendo jal moting'o kwer no to yuayo loo moseol no mondo mi obed kumoro mopimore ma ok ni loo moko pukore oko. Mano e gima aneno katimore e picha ni.

Duond ni kao ting' mag gi, ka giluo kachiel achiel achieje michich godo ni kwalo mwandu mag jopiny, kendo tiyo gi mwandu go e yor e yore maricho. Kendo duol ni kao ting' mar manyo gi kuonde moramora minyalo yudgie. Ging'iyo kaka gisebedo ka gitiyo gi mwandu mag jopiny go. Kendo ka giyudo ka en ng'at ma tiyo gi mwandu mar jopiny e yo marach, duol ni kao mwandu go maduok ne sirkal, kendo gilando kar nengo mar gima gikao, gi ma giduoko. Kendo gikono sirkal gima timore. Kendo e rakruok kod mibadhi ni aneno ni gitimo gima ber nikech de ok duol ni, de tinde piny mamalo, piny mowacho de koro ji kwalo tee ma onge ng'ano ma debedo gi luoro mar ni ibiro luwe ni okwalo mwandu mag jopiny. Omiyo, duol ni tiyo matek kendo rakne gi mibadhi, moloyo duonde mamoko, kendo ober duol mar EACC ni. Owinjo med mana ride mondo jogo makao mwandu jopiny odwoki kendo girakre godo kendo moko ter e jela kaka kao ting' margi.

Gima timore ka en ni jago ma orwako ogudu ma rateng' kendo man gi law ma rateng' tweyo solar ma mondo mi okel ler ma itiyo godo ei gima oum mipidhe alode ni. To en gi miyo ma orwako gik moko e ng'ute, ma ng'iyo omako ne gima otweyo malo mar solar no, mondo mi kik lwar. Kendo jago ni tudo solar ni, otudo weyni mag solar mondo mi mach oring ka dhi kuma idwa ni mondo solar no otere mach. To ng'ama ochung' gi chien no ng'iyo ka be otwe gino maber. Samoro aparo ni ong'ise ni okete kuma owinjo obed ni okete godo, ka miyo maduong' no tomako ne gima otweyo no. Koro jogi tweyo solar ma aparo ni itoyo godo e kelo ler ne gik mopidhi ei ot mar gimipidhe alode.

Anyalo kone mondo ogochne kambi man olosone akount no mondo okon gi gino motimorene kata mosebedo ka timorene mondo gikone okenge monyalo timo mondo mi kik chak kwale kata maye. Manyalo kone mar ariyo en mondo mi oket nembni mage ma okaw godo kata odonjo godo e akount ne no ma en owuon ema ong'eyo kendo onge ng'at ma ong'eyo kiwango mar pesa mar mwandu kata mar omenda mane akount ne no. Kendo anyalo kone ni kik othor miyo amiya ng'ato ang'ata akount ne no nitimogodo ohala moro amara kata mar ni dwa kaw godo mwandu moro kata omenda moro ko ya kanyo. Kendo anyalo kone ben ni mondo omi kowinjo ng'ano madwa kaw pesa kuome e yor oledhi to owinjo bed ne odhi onyiso okwach kich okono gi ni gino maka dwa timore ne kendo ng'ama kama osebedo ka chande e wach abila no. Omiyo kik otho yie ng'ato ang'ata magone sim kadwaro akount ne no.